Ore entoki nadolita tene naa adolita oltarakita ntoki edukuya. Nadolita ilpayiani aare oboito oele tarakita. Ore ele tarakita amu olkitobirunye lemashini eitobirunyeki naa oloshi tarakita oitibirr ilchambai neipalilia kuna tokitin naa.

Ore tenewueji nadolita iltunganak etii enkituo orpolisi , etii ilaiguanak netii irpolisi , netii iltunganak oboitare ilkulikae tenewueji elelek aa orkesi etuoki tenewuei oropolisi neaku netii sii nkituak naa irpolisi , netii ilainguanak enewueji pokin.

Ore enkibelekenyata ena siai toosan naa kepuoi enaa enegeluni olarikoni ore erikore olarikoni obo naa keya ilarin imiet pee epuoi aagelu likai niaku ina enkibelekenyata ena siai tenkop

Ore entoki nadamu tenadol ena naa etii ele tungani studio enaa teneeta osinkolio liyiou nirany nilo aarany tine nilo aircord naa tene naa ilo aaas

ore endamunoto nalotu indamunot naa kadoolta irmaasae loogira aatoni teboo nadoolta enkaji tenebo oldiraam lenkare tenebo entair natii shumata enkaji

Ore endamunoto ai tenadol ena adolita orpayian oibung'ita oljembe, ore ele jembe naa ninye eitumiai tenaalo olchamba aitau intokiting naijo naashep indaiki nauni tolchamba. Nadolita sii orpayian oibung'ita oota orkaputi tulelei neeta miwani

koree mpaala nayieuni to loosho le kenya piibol embenki naa keyeuni kra teneboo wee mpaalai ee sipitali nikisaidia naii teniaa oltamweyiai neyieuni entoki naaji visa nintau ATM tenenebo wee nkardasu najii nssf nikisaidia tenilo retire

Wore entoki nakira aasa tene naa adolita entasat naishorita enkae tasat certificate tenebo eboitare irpayiani waare, ontasati are nadoolta embendera e Kenya. Naa wore entoki nakira aasa tene naa etii naa oltungani obo oimua atum enkisulata entemata nataasa neeku ninye ishoritae certificate.

Wore endamunoto nalotu tenadol ena naa kadolita embenki e Kenya naa wore endamunoto ai tene naa wore naai ebenki naa ewoji niidim atushumie impisai inonok, nilo aitaunyie, nishum tenebo o savings inonok pookin

Ore endamunoto ai edukuya naa naa sukul adolita nkera nagira aitumia kuna laptops kunini agira naa aisumare naa kisaidia naa tenkisuma enye , niaku ore endamunoto ai naa enkisuma eimu

ime sapuk ena siai tenkop ang amuu metii ositma neeku imesauk tenkop ang town ake etii

ore entoki nagira aasa tene naa elukunku natua aa taa keeta emowuan naibunga naa mpaka neye

ore enagira aasa tenewueji naa oltractor ogira abukoki enkare ena nursery ooorpayek enkare amuu ketii impaipi naisirisiraki enkare